Andũ nĩmagĩrĩire kũnyitanĩra, angĩkorwo mũndũ ena indo nyingĩ, noateithie mũndũ ũrĩa ũtarĩ. Nyingĩ andũ arĩa mena indo nyingĩ nomatware thoko matige kwananga indo na tarĩngĩ gũthũka. Na indo nyingĩ mũndũ enacio no atware, mũndũ ena indo angĩigua nĩarenda gũteithania, no atware gwa, kana kwa andũ arĩa athĩni kana kwa ciana iria citakoragwo na na aciari kuogwo nĩgetha mateithĩke nĩgetha wanangĩki uninaninĩke.

Arũtwo nĩ magĩrĩirwo gũtaarwo, mataarwo nĩ acĩarĩ ao, na nĩngĩ rĩrĩa mathĩi thũkuru magataarwo nĩ aarĩmu ao, na mũndũ aũna watho he ũrĩa abataĩre gũikwo. Okorwo nĩ ĩhera, akaheo nĩgetha mwana kana mũrutwo ũcĩo akũre akĩmenyaga wega na ũrũ, na nĩgetha andũ arĩa, na nĩgetha matĩe mawatho na nĩgũo rĩrĩa marakũra, makũre marĩ o wega. Rĩrĩa, okorwo nĩ ĩhera akaheo, okorwo nĩ kũhũrwo ahũrwo ĩboko.

Indo iria cihũthagĩrwo ciakũnogora mwĩrĩ nĩta; mũndũ nooe cuma akĩigaga thĩ. Nooe na magũrũ kana oe na moko. Nyingĩ mũndũ no athiĩ etubĩre ona maĩ nĩmatũmĩkaga kũnogora mwĩrĩ, rĩrĩa wathiĩ wethamba, mwĩrĩ nĩũnogokaga. Na nyingĩ rĩrĩa mũndũ tuge tarĩrĩa mũndũ anogete agathiĩ agakoma wega akaigania toro, nyingĩ onaguo mwĩrĩ nĩũnogokaga kũhumũka. Onaguo nĩũndũ ũmwe ũgatiga kũruta wĩra kuuma mathaa maya nginya ka kũiga, ũkaiga mathaa marĩa ũkũruta wĩra ti kuuma, okorwo ũkaruta wĩra kuuma thinacara nginya nginya thinacara ũtekũhumũka.

Indo iria ihũthagĩrwo nĩta cuma mũndũ noathondeke nginya mahiga agathiĩ akamoya. Nyingĩ mũndũ noateng'ere akaina ndathi kũhĩtũkĩra okorwo nĩ mĩkwa kana tũmicibi akaina ndari, nyingĩ mũndũ noatũmĩre maĩ rĩrĩa aretubĩra mũndũ nĩ anogoraga mwĩrĩ kũhĩtũkĩra maĩ macio.

Moritũ ta mamwe nĩ ta gwĩkĩra tũkuo tũnini tũrĩa airĩtu monanaga monanagia njaga yao, ũguo magakorwo matarĩ mataiganĩire tondũ kwĩna arũme matakoragwo marĩ ega ũguo nomameke maũndũ matarĩ matarĩ matagĩrĩire, ũguo niĩ ndĩrona magĩrĩire, akorwo nĩtũkuo matumĩrwo tũkuo kana magagĩthaka na mĩbuto. Na ningĩ niĩ nĩndĩrona airĩtu nĩmagĩrĩire gũthaka, kĩrĩa gĩbataire nĩ njĩra kana ũrĩa marathiĩ kũu mathako-inĩ, akorwo nĩ tũkuo, mekĩre tũkuo twega kana nguo citaronania njaga yao.

Njĩra ya money market, nĩ njĩra ĩrĩa andũ mena tũbeca tũnini okorwo nĩ andũ kana okorwo nĩ thirikari ĩna mbeca nini, nĩ money market nĩmĩteithagirĩria kũmĩhotithia kana nĩgetha ndĩkanage mbeca icio, koguo ningi onokrwo nĩ, onokrwo nĩ tuge ta mũndũ noaige kabiacara gake okanini karia arĩrĩhaga okahora okahora mbeca ciake, cia thirĩ kana cia ngombo.